Ngoletab mbeet ketou kechobe imbaret kiboti korong sikosib kebir aroo sikobur komie ak itio kinde keswekab mbeet choton ingweny ingikotore betushek tisab anan kolo korut mbeet yotok anyun kesemberji en wikishek oeng ndajakesemberji kenyokesut kecontrolenen kestoen tiongichoton amee nini chechwaket sikongem amun bo orowek somok kosupose kesut cheborast en yotok anyun ingotok kowal rangiat mbeet kokony konyokekes yotok anyun ip kealda sikenyor chebo arawanan nyone.